Inoni ko kitunguyot ko tunguyot kochang oratunwek chekechoptoi kichopei en oratunwek aeng netai kechopto ngwek anan ko amitwokik chekikorongoni kit netai inemu tunguyot en imbar atyam iiste sokyot nemi barak atyam iiste tikitik atyam itil kwenet akitilatil komengechitu yekaitil komengechitu ende mwaita yakakorur mwaita komye inde kitunguyot kingelen kaibel Kotor kouyo koterit rangyat atya inde ngwek kuk kotienkei tukuk cheimoche ichop oret neter ter kou kachumbari itilatil kitunguyot nyanyek atyam iam kotwonen

Ichechu ko robwonik ko robwoniot ndoni ko robwoniot nepirir ko yon imoi iyai kasini ko kit netai ko ibole chu uwon koik lainitab keringonik kii ak ityo iyumu ngungunyek korurukok en kwenet ak ityo itwaitwai ngungunyek chukan kokemikisen ak imbolea ak ityo iminate ropwonik kuk, imine sokekan robwonik en lainit tun koruryo ko kit netai yon kosember koruryo ko kite netai ko ililate sokek iste itile sokeke iste kabisa tor komemii ot aenge ak ityo onyon inyewasate ak mokombet, iwas ak mokombet inee yuton yuu kikechob yuu chukikekutyi akiminchi itwaitwai yoton yekikekutyi tukul akoi lelekesune ak ityo inyenem ikwaate any ko kokomong robwoni barak nyon ikwaate inemunote, imenunote ak iuse istoi ngungunyek kii ak indoi kongung neiben, yeuse ak indoi kingung neiben.

Inoni ko mokopchat ko mokopchat en kipsigis kochang tukuk chekisibi kit netai ko mokopchat tii koyon mii imbarii komokisire mokirire mokopchat nekokoit, kit nebo oengi ko moputet chitukul mokopchangung en imbary, moputet chitukul lii amun ngwo kosor chitukul lii ngwo agetutuk akobo kosor ko kii en kipsigis ko kikiyan Kele konune. Ko nebo somok kii ko mokopchat tii yon imoche in iputyi chito kokosom chii kole putwon mokopchat komokikoin mokopchat komugul kitile kitten nii nengetun ot kotimoi itil kepeperta nekiten imoi itil nusu lakini mokikoin chito mokopchat komugul kitile mokopchat. Kit age ko mokopchat ngeputu nii kokineyoche netai ko imin tenderek chik imin keswek chik kikile min en oret age ko kokile somoteisomse tun itinye okinyee.

Noker kii ko kit nenyone metit ko kit ne anyiny, miwat tii kwanyin miwat kechoben sikaruk kii ngandan kikichoben kii beek chekiyee anan juice en komoswek alak kwanyin. miwat. en olinyonen tii kemine miwat tii sikyamii ak kemine sikebaen tugaa, ngechob ketilelatil komie ak kikoik tugaa ko kororon ana ketub kechoben silage sikorun kikoik tugaa, nibuvh noker miwat nenyone metit ko kit ne anyiny sukaruk kit ne anyiny tugaa chechome tugaa ngokas tugaa kabisa silage nekikichoben miwat ketiyat tii komekwoketet chome kabisa.

En yuu ko pilipilik chekakimin ko pilipili hoho ko mbarani okere kokakimin en boisiet Kasari ko kakimin ketunguik ak keus mbaret kit nemokyingee ko ng'omnotet itilil mbaret kotililit kabisa chob mbaret ng'ung kotor momii simto okot kiten ak inyon iminate tuguk kuk en lainit kosip lainit kit age ko indeote cheibe beek ak itya irutote kong'ik tuten ko kit nemokyingee ko poiput imokyinigee beek cheome elekiikonoren beek kuk ih ak imokyinigee kit nebiru beek sikor kotinye ngubut beek chu ko kor komuche komong en poiput anan koba elekoi kit age nemokyingee ko koron korur nyanyik imokyinigee rogoet ak ketik sikoron komong pilipili hoho koechekitun imokyinigee rogoet ak ketik sikirate ak isapotenen pilipilik chukokuket ih kotonoso ak itya kobur matkotiny ng'weny ak konam kutik yoche ibite kila ichop matkonam kutik matkonam mionwogik alak tugul

En yuu okere chito nesekei imbarenyin, chichi kobunote imbarenyin komerote kasit tii kailachgee kailach kambut tii chenyolchin nii imbar amun imbar komomii kwoyot anan momii amun iku ngatatian sait agetutuk, kikalach kwoyot nenyoljin nii amun chichi kosekeyote imbaret tii kerotet boishonik kyuk chemii imbarii ana komuch kopitote, imuch kopitote kobore timdo koteshi mbolea anan nii koteshin kotoldoloiwek kii anan kobar tyongik kutit chemoi konam pandek.

En yu akere chito nemakomiso. Chichi komae komin ketit ih, noon ko logoiyat ndenyin kit nekoyai ko kabur kouu mi nekamuch kobut kobal keringet ih , Ako ng'ung'ungnyekchik chemi taban kokokitoltol kokaranegitun ih . Mbaret kokeren kokaranit ih , mbaret so kit nekayae ko kobal keringet komae komin kit nemae komin en keringet nitet kot ko logoiyan agere kochabchinge siko miin minutik chik annan Kioto nekokibal

Nini ko maberyat ko maberyat ko lokoiyat nekimine en gaa nekimine okere kokoi Ko lokoiyat tab maberyat koyoche yon kokoi kebakach kobur en imbar tatun ko kokorur nemakonyalil nrkamavh kosich kalait aka ne inikere ko uwon tot kocheng kotolelionit, koyon kakoit yoton nii ibut ak ityo inyon iun, iun kotililekitun, iun kabisa kotililekitun Kotor kostogee simto agetutuk nekomiten nii ak ityo iste lemitik cheu sokek chemiten komosto agetutuk, komoswek twan nii nekinam ketit ak nimbo komosin, yekakobar kiyoni any iam ,iome kounotet tii mii bik cheomdo tenderek kii mii chemo omdo tenderek chrome Kibo barak ineken komii bik chekobokokto takorur inee yekorur inee kabisa koplenden komok juice ak kiyomo ak tukul alak cheterteri sikomong tukuk chekeyee.

Noker boishoni obwotii akobo temishet. Kite nesetai en yuu ko chito nechobe imbarenyin, imbarani ko kibo pandek kii ne uwon kikokiminchi pandek ko kakoit kasarta kakonam betut nebo minset koraa ko imbaret tii keteme yon momii ropta yon moo ropta yan saat komie sikor komobolgee ana sikor komakwaman tunket sikotyechatyech kiyait ko kit netai yon ikere kochobok imbaret kosai imbaret komie konyin kotem tinket koteme kisibi lainishek kii simotubok, teme inee kiikikin yuu ko katem yekan nii amo kitwoldoen nii simotubok imbaret. Ko chichi okere katemek imbaret komie moi minset tii ako chichi ko uwon chome mindetab pandek kii so kakochibok imbaret komie komoi kityok kokany ropta kitten nii uwon kokwerokwer kitten kolelenji ak ityo kinde ngweny minutik che kokimoi kemin, bwone komie amun kutemek imbaret komie.

Ichechu ko inchirenik, inchirenik ko omitwokik yimue pendo nekararan tilil nekaran en bortab chito en teketab bortab chito. Inchiriot kenomen inendet mii bik chekibai inchirenik kii mii akomii bik chenomote so kit nebo komonut en inchiriot koyon keinemu iun iun kotililit kabisa korongi ak ityo itil moet ipchei ak inemu tukuk chemii orit abitanik chemii orit ituru tukul iste ak ityo iun orit, kit neribe ko iyamsi nchiriot lakini kit nebo komonut soiti nyolu kiun inchiriot kiun inchiriongung kotililit kabisa ak ityo iwai iwai iste chemii barak chetilile bik kii ak ityo iwai cheruet bik ichongen kabisa kotililekitun nii Kotor ko kolelit inchiriot tii ko karanit kabisa mokotinye simdo agetutuk mokotinye kii ako en moet koraa ko koinemu keicheru tukuk tukul chemii moet mekotinye kii so chobot ikere kounon nii kestai kechob sikiam.

inoni ko injiryot, ingiryat ndeni ko ko kokenam ih kichobe , koname kechobe sikobit kio, ko en kokwet nyun ih Yoon kakenum ih kiune ko kit netesetai en yu kitile moet kwenet aitya kinem abutanik tugul chemi orit ih, akitya kiuun kotililit orit kokaranit kabisa akitya kiun barak. Ko Yoon keuun barak ih inemu rotuet akichongan iiste scale anan iiste tukuk chemi magatet en injiriot ichongan kabisa ko bik chechongani ak rotuet chewae ak rotuet kabisa kowae koista kit nebara niton ih kotareten kor kakiyoo ih ko kang'et magatet ne bendo inegen ih , mang'et tuguk cheuwen en inchiriot Yoon magiwai . Yoon kakechob kiuun kiunen bek chetililen agiketyi ak bek chetililen tai kokatilit kabisa kouu kamache kolelit aitia ibel .

Inoni koi indisiot, indisiat noon agere kokesen ih, kokonge Ako tom korur. Mara indisiat ko naan kiyoe anan ndisiat nekikanye korur, agere ale nekiyoe ko en kokwetnyun ih koba maana indisiot, indisiot ih kebaen laak ih kot I am subui iamnde chain ih imuch ism saisiek alak. Indisiot ih kotinye tuguk che kororon cheteche borta, tinye nutrients ih mara tinye proteins cheteche borta so kararan en borta Anan en lakuet, imuch ih kiyo kounato anan ko kararanit ih korur komie kiblenden ih komang juice anan akot ndisiat keopsaveni kechakchin ih kokonu kimnatet en bortab chito kichakchin, atkokaing'et ih elekewendi Banda nekoi kowekse ngubut kotareti bik ih Ako ingialda kokonu rabisiek

Inoni ko ndishot mii ndisinik konyil oeng mii ndishot nekiyoe ak komii ndishot kekikony koruri sikiam yon Kotor kotolelionit koigee korur kotui lakini yon korur komie, ko ndishot tii Kobo komonut kit netai ko imuch imin ndisinik kii korun kororyo ialde kokonin rabinik kokonin rabinik chepkondok kii iyaen boishengung nebo koo an ilipananet lokokab sukul, ilipan nii ana ialen okot tukuk alak chetoretegee en sobet, kit age ko ndishot tii Kobo komonut en tegeteb borto, yon mioni lakwet tii ko kikoin ndishot much kokoi kobunchi lanchi kikotoret inee en ngalekab omitwokik anan kakimuch kebutyi lakwet yon mingin ndishot komuch nkiome komuch korur iami ana i plenden komong joice ak imikisen ak tukuk alak ana iyee ko ineken, kokonin kimnotet en borto ana kotoretin en teketab borto ko ndishot tii ko nikam kokonu ngubut kochokin. Ndishot kowekun ngubut kochokin kabisa en bortab chito kou glocuse kotko Karan inget tii anan Keshoror ko niam indishot ikose imii komie kochokin.

Inoni ko indisheot ndishondoni ko kokorur so yon kokorur indisheot kakokesen kakonam kokongi ko kit netai ko itii indisheot, yon keitii I dishot tii kotie simolul anan simoinyikisyo lokoek chekoi Kotor kotinye ngweny konun nii anan koil. Kit agek ko ituch indisheot, kituch ndishot simaam taritik en imbar. Ndishot yon kakokong kilokin kinwet ana ko kii agetutuk nechute koristo amot kilokin selele, selele koyetyin maat tii ana imuch konun ak ndochute beek kii kowechowechi ndishot, kindo kit nechute koristo yekokinde kinwet tii ana ko kii agetutuk Indo ngoriet nekaran kilokinen. Korun korur indishot en orit kabisa ko karanit tii komaam kutik , nkosus tarityet ndishot tii kowechowechi imuch konun ndishot non nii anan imuch kwam taritik kotar kokoni asara ko nituch ndishot ko korun ko korur komie ana mara itil any inyon ialde anan inyon iam.

En yu ogeree logoyat ab beetroot nekokoi komie, kokoam kebut. Ko beetroot ini ko agere kiruryoo komie, beetroot kotinye kalait nekaran. Beetroot kotinye kelchinoik chechang en borto, tinye tuguk cheimuch koteeb bortoo.ko konuu kelutiet nekaran. Biik chemise beetroot komuch koaldaa, akosich rabisiek anan komuch koam en gaa. Beetroot itilotilii ak yeityoo iyoitee ingwekuk, anan iun kotililit ak itil i ak iblenden komongu juice ichob iyee. Ko beetroot ko kit nekaran ak bik chechang konyorunen kelchin, kotiengei elekoburtoo en ngalekab chepkondok ak chobet ab imbaar. Amun beetroot koyoche ichob imbaar kokaranit KO koron imine tuguuk alak kokaraan imbarengung.

En ireyu ikere kirindila lokoekab kirindila ko mokere ibwote tukuk chemiten orit che onyon chechomu sukaruk chekororon ko kirindila temishetab kirindila kotinye keljin en ngelek en temindet tii ngelekan omitwokik tukuk cheteche borto inyorchinigee anan ko ialde sikokoni chepkondok sikotoretin en sobengug kirindila chuu koyon kebut en imbar iun kotililekitun nii ,iputyinii kit nengunget kergee ko ka kinwet, kergee ko kondoit kergee ko kit nengen ile tor iben ak ityo ibeun kotililekitun motiste ketinyin nii asikotoret tii amun mara tomo korur komie. Kirindila ko kuldo ko ngetil komiten tukuk chemii orit tii cheonyiny imuch iome tukuk chotet lkou notet tii non kokorur kwanyiny anan nii imuch inemu tukuchotet ak iplenden nii komongu juice konu juice che onyinyi cheteche borto.

Inoni ko logoiyat, logoiyandani kogagorur kotinye tuguk chechang eng borto tareti gotere mianwogik chechang. logoyat kouni ngibut kouni ak kagorur ko git netai iun, iun agitil ingitil icheru bararit nebo barak agiam nebo orit tos icheru bararit nebo barak agiblenden ingiblenden kocher juice ngomong juice ko tos iteschi sugaruk anan iteschi tugun alak akitia iam bo komonut kabsa

Chechu ko ngendek ako bo komonut ngendek kit neokere en yuu ko kit nekiromunen ngendek kii yon imoi ichekeni nii kotko mii chemuren nii kotko mii chekoyachektu an kotko mii kit nekemoche inde sinab kotoreti kiromunen inai. Ngendek kii kotoreti en teketab borto nimim ngendek komuch ialde inyorchinigee rabishek kotoretin en sobet ialen tukuk alak, kit age ngendek kii ko omitwokik chetoreti en borto.

Inoni ko kirindila , temisietab kirindila. Ko kirindila koichobe imbareng'ung kotililit yeitia inde kirindila chekikibit inyoon iminate kosib lainit, kokochin, koit mitait aenge anan ko aenge inei nekemache lakini en lainisiek ih ko mitaishek aeng sikotukuun nebas inyoisemberate, inyon ichob kokaranit . Yeimiin karandila karon ih ichab Lai, irat waiyat anan irat ki sikotoret anan ilumnde ketit sikotoret ih ama ru ngueny, komarure komie inoni koma semberakse simemuchevitoltol isuach anan ibit akilumde ketit aitya ibit ih, ibit chebo mawek ih aitya ibit chebo kutik ko karon kaii yekakowalakrangiat ibut akimuche iam

Ko en yu agere chito nerobe beek ih sikonaga minutik chik chemiten imbar,, kit netesetai en bandek kyik chemiten imbar. Ko kinetesetai ko kasitab boibusiek ko kasit ni ko kit netai ko irob baibusiek kosib lainisiekab bandek ko yekakomanda akirutarut boibusiek chu kong'ik chemengech sikokere bek sikonagi bek ih tukuk chugan chukaguk chetuten ko konyoru . Akirop baibusiek chugan kotuyage en komasin irob aenge koneinamen ih irob aenge nekawo neuwan robe chito baka ilek

En okere chito nekokose nekese kitunguuk, ko okere chito nekoruryo kitunguuk kyik kii, ki nemoite kityok Kobo kiun anan bokisto sokek kechob sikebaken sikialda ak keib koba oldage. Koraa en yuu okere chito nekinaka beek kii tukuk kyuk kii koboishen muswoknotetab kasari neboishen oret nebo inguni kou kiro besho kobun imbar kopis imbar tukul lii ak ityo koropchi mbekushek chukan konam beek, konam oinet nebo beek konai kole kakonoren beek chik cheinoki imbar so ngobendii beschukan komongu en baibushek en kongik chekikechob baibushek konoki tukuk chik. En yuu ko kakoges chichi kotutunot ketunguk kochut konemunot konemunot tii ak ityo korib nii koiben kit nenyin nii bokondo yekikonoren nii sibakosto sokek kii chesokek simanunsi ketunguyot kosteot sokek kotilat kosteot sokek kosteot sokek kii ak ityo kinde kebaken nii rn kit nekiondoen anan kit nekiiben ana nekikonoren.

Yuu kitemishetab kitunguik, ketunguk chuu ko kokeib en imbar Keges en imbar kisto soket ak ityo kekonor, ak ityo kinde komotinye sokek alak tukul lii kebakach kosoyo. Kosoyo kit nekonye ko kialda bo komonut boishoni en kokwenyun nii amun nii temishet kitunguik kii komuch kokon tukun chekoron nimin keyinguuk kii ak ityo ikes ak ialde kokonin chepkondok chetoreti nii iyaen kasishek alak en gaa ana itoretengee en sobet. Kit age ko kitumguuk kii ko iniyoo ana iam ko omitwokik kii kechopto omitwokik ak tukuk alak cheterteri ko toreti en teketab kot tinye tukuk chekororon nii cheteken borto cheterter mionwokik kii ak kelutik alak chebo maana en sobetab chito so mokere tukuchu ko Karan boishoni ako kochome en kokwenyun.

Inoni ko basetab nguronik okere nguronik en pichaini nguronik chuu kotililen, ngoroik kii konoe bik chetyan kibai bik tuten en olinyonen tii ako en emet tii ko kobai bik tuten amun nii nguruet tii kotinye baita ana tinye kelut emaya ako mii bik lakini mii bik koraa chemomoche. Nguroni ochome pendo nibai nguronik ak ilade isiche rabinik chemayachen, nguruet tii nekokoyet tii ko kotialde pendonyin nii isiche okot akoi elibu tiptem ak agenge. Kwanyin pendonyin nii kararan nii woo tinye mwanik chekororon, lakini mii bik chemomoche nguruoni ngurenik kotiyengee murindo. Ngurenik kii kotko merib komie bakosungukan nii komure omote tukun chemuten nii, omote chutoye ngatatek kii lyonen nii sikai komomii bik, kor kogere bik kit nee tukuk cheome anan kit nemoite komomoche pendonyin nii otinye orubut nguronik kii ikwam tukuk chemuren komoi kotinye sumdo your kokonu sumdo nemakaran neyaa neikose kit nekwerugee.

En yuu okere bik kii chechobe chekimin kawek, ko en kawandani okere bik kii tile kobose temenik, ko kawat tii yon kokoyet tii ko anan koet bo kosir . Yon kokoyet tii kosiche lokoek kii ikes lokoek kuku ak ioldoi ak iibe koba ole yoche iibii isiche rabishek lakini miten yon kokoyet soiti ipetil temenik kii ibos temenik kii sikor isich lokoek korun koi isiche lokoek chekachanga ikere koiye ko katesak amun nii ngochenga temenik kotoren kotoret kotoldoloiwek ketit nekonyolu konyolu kokes ko ngotutinekitun temekin kii kosiche tukun chekayam ketik ako iyee komie ako iyee chechang.

Ninoni ko temisiet ab nyanyek ni kochi kokesei nyanyek chik chekokorurio kubut akondoi kinyin nekiibei ki neindoi ko ki nemaetyin maat kit netai kobo kamanut temisiet ab nyanyek kit netai kouyo karuryo eng pichaini ko ngialde inyoru robinik itoretenkei eng sabet Ake KO much iam nyanyek ako toretin eng borto akoyanikesei inde ki nechutei koristo si komangemakis kosaitos komye ngotko katinye bek kosaitos komye ak koristo

En yuu okere kawek chekokikes chekonye nyon keib, ko kawek ko kororon, kawek kechoben tukuk chekiyee yoon kokechob kabisa keib kobaa kiita kiit aketukul komong tukuk chekoron, kokonu tukuk chekiye chetiye borto, toretyin teketab borto sikoter mionwokik cheterter, ko kawat ko karan ak ko kawat kokonu rabishek en temindet kotoretenge en sobenyin.

En yuu okere chito nemine kawek nemie kawek, ko en olinyonet tii boishoni yon keikes kawek kii akikes kawek en imbari inyon iib koba moshinit mebore onyone ibut koba chepkinyi nebo eut ana ko nebo stimet tii ak ityo ibore ibore iste balaliat nebo barak nenyalil lii ana nitolelion iste nebo barak balaliat aketukul lii komongu nelel koyekokomong nelel lii imaa ichobe meset tii ibire ketik komie ak ityo inde wayat tii ak inde netit barak ak ityo imaa, imoe kokwer asista koraa kosoyo ikere kokoyomyo komie iib kiba kenga.

En yuu okere nyanyik chekakipangan, noker boishetab tukuchu kobwotwon kasit nekiyochi nyanyik kii temishetab nyanyik kii ak itii en imbar omotiny ngweny sokek kii koron kokoi ibutote chekokoruryo ak ityo iun kotililekitun yekokotililekitun nii ius kosoyo motkongetundo beek ak ityo inde tukuk chechute koristo mokindo kit nekerat tii nekit nemochute koristo indoi kit nechute koristo sikor komotwo nyanyik tukuk chetononu ngweny, nyanyik chetononu ngweny.

En yuu okere chito nesemberchin kawek ko kawek kii kewosote kwenushek kii sikingeti tukitik simaba oleloo sinyokindeot mbolea. Ko en yuu okere kawek chekoyechekutun nii akochutot ak to get kwenushek kii ak kotemat kwenet teme kwenushek kii yekeitwo nyokeronginot mboleaishek. oliton nii ko sikotile tukitik kii amaba olelee, kit age ko sikomapit kwenet en kawek.